Gima biro e pacha kaneno gima kama gin kaka ji tiyo gi low e yore mopogore opogore. Iyudo ni jok moko tiyo gi low mondo mi gipur kothe mopogore opogore kaka manyalo chiwo chiemo ne dhano, kaka manyalo chiwo chiemo ne dhok. Aito iyudo ni jok moko bende tiyo gi low mondo oyud kuonde ma ginyalo yude pi. Nikech kapo ni jolony obiro ma opimo kama ji nitiere moyudo ni nitiere kama inyalo kunye pi to ginyalo kunyo pi kanyo ma pigno kony oganda ma odak kanyo kata e aluora no. Aito iyudo ni seche moko nitiere bende tije moko mitimo gi piny owacho kaka gedo mag ndara. Iyudo ni seche moko ka gedo ma kamagi dhi mbele to nitiere kuonde moko ma ichielo kendo jogedo gi dake. Iyudo ni gikano tingni gi kanyo gik moko ma gitiyogodo gikano kanyo. Aeto koro chieng' ma gitieko tijgino to ginyalo dar. Kor mano nyiso ni wuon puodho ma gidhi tiyo go cha inyalo chul omenda moro matin mondo mi ochiw kare kanyo mondo oti godo. Maeni nyalo miyo ng'ano yudo omenda ma odongorego.

Kae wan kod odieching moro ma jopur dhiale weche gi mag pur. Koro an gima anyalo time maber, kata loso mayien e kinde mabiro ka gima kama timore, en ni anyalo gombo ni mondo asum paro kuom jowetena mowuok kuonde mopogore opogore. Mondo angee ni gik magitimo gi mawatimo bende gichalre, to ka po ni ok gichalre to ere ma gitimo maber moloyowa kataere mawatimo maber maloyogi. Aetio abiro temo ni ariwo parogi te mondo abi anee ni to paro gi koriw tee to anyalo yudo duoko machalo nade, aeto bang mano to abiro temoi ni mondo an bende ariwra kata alose gi jowete na mondo ka po ni an gi penjo moro to anyalo penjo kendo chand ruoga cha yud kaka anyalo konyo. Aeto bende anyalo temo ni sama atudora gi jowete na gi amanyo kata yoo mar chiro nikech mwandu gi duto ka oseikore e puothe to gibiro dwaro ni mondo wayud chiro, to ka po ni ok awuoyo gi jowetena, to mondo mi ayud chiro samoro nyalo bedo na matek ahinya

Gimatimore kae en ni wan gi jopur mane puodho kendo jopurgi obiro ng'iyo kaka puothgi kata chambgi dhi, nikech iyudo ni seche moko nitiere jopur moko ma budho ka pok odhi e puothe ma gipidho, manyiso ni samoro kata ka gimoro dhi mbele marach e puothegigo, to ok ginyal ng'eyo manyiso ni ok ginyal konyo gimatimoreno e sama owinjore. aeto iyudo ni puothe moko nitiere gi jolony malimo kata matime nonro ,koro kagisetimo nonro to gibiro bedo gi ng'eyo ni kwonde machalo kama, gik ma kamagi thoro timore, aeto gimanyo kaka ginyalo geng'o gigo maricho manyalo timore e gweng'no kata manyalo timore e alworano kata manyalo timore ne kodhi ma opidhno, aeto gibiro temo puonjo japur bende kaka onego obed ni orito puothe, mondo miyo ka chopo giko higa kata ka chopo seche monego obedni okeyo to onyalo yudo keyo moro mabup monyalo kwano kendo manyalo konye e kit ngimane ma ok ochak oywak ang'e ma chunye aye e wechene mag pur.

Mae en puodho to gimomiyo en kod nengo ne jodak mane alworawa en ni sama japur osepuro puothe to samoro en puodho maduong' ,manyiso ni obiro dwaro jok moko makonye e tich seche moko mar doyo kata mana mar komo, kata mana mar keto mbolea manyiso ni obiro chiwo thuolo mag tije ne oganda mane alworano. Aeto bende iyudo ka ka ng'ato opidho bando, to obiro chiwo chiemo nikech nitiere jogo matimo ohala mag uso bando, ma obul kata bando moboki. Manyiso ni jok matiyo tije ma kamagi biro yudo gik ma ginyalo usone jong'iewo. Aeto iyudoni ka osetuwo, bende inyalo ti kode kaka chiemo nikech ibiro rege ma los kode moge, to mogoni inyalo ti godo e tedo kuon kata mana ruwo nyuka, Aeto be iyudoni seche moko joohala bende tiyo kode kaka gir timo ohala manyiso ni giuse ne ng'ato to gin be giyudo pesa.

Kae wan kod ji adek ,achiel kuomgi en Raila Amollo Odinga, machielo en Mbaddi, machielo en Edwin Sifuna. koro jogi duto nikod nengo e yore ma opogore opogore nikech ng'ato kaka Mbaddi sani oyier kaka jatelo ma ochung' ne weche mag omenda e pachowaka mar Kenya. Koro iyudo ni gimoro amora ma tiyo gi weche mag omenda, obed omenda ma dhi e sikul, obed omenda madhi e weche mag thieth, obed omenda ma itiyo godo gi jood bura, omenda mitiyo godo e loso nderni, gigi duto te nyaka kal kuom Mbaddi mondo en emo kete sei pesa mawuok kendo ogo kwan ni pesa madonjo gin adi. aeto kachako adwogo kuom Raila Odinga, en jatelo ma ong'ere ahinya e pacho ka kendo iyudoni en osebedo ka en jatelo maketo sirikal tesre, sama sirikal timo gimoro marach to ochung' motegno ka.

Gi ma biro e pacha ka aneno kampuni mar absa, en weche mag omenda. Iyudo ni en kampuni ma ngiyo weche kaka pesa tiyo. Kuom ranyisi en ochiwo pesa ma inyalo mi ji kaka ola, onyalo chiwo pesa bende ne piny owacho mondo ota go chendro ne. Ae to gi gigik ma moko iyudo ni kuonde ma kamagi kata bengi, ochalo kaka bengi ma samoro ngatio nyalo dhi ma yaw account ma otime weche ne mag keno kuno. Aato sama ose kano omenda ne ni e bengi kuno, to nitiere okang' moro ma onyalo chope ma onyuolre. Aeto nitiere okang' moro ma ng'ato nyalo dhi kawe ola ma konyre godo kata e bero wechene mag ohala, kata yawo ohala ne moro ma chunye gombo. Ae to iyudo ka kuonde maka magi ng'iyo ni ng'ato oduoko ola cha mondo ochak okony ng'at machielo ma samoro nyalo bedo gi dich mar kao ola kuomgi.

Ber ma ng'ato yudo kuom timo tijni en ni mokwongo okonyo bero alworawa nikech sama ng'ato opidho yien ,obiro yudo ber mang'eny kaponi en yien mayalo nyago olemo, obiro yudo olemo kowuok kuom yiendegi. Aeto machielo iyudoni sama ng'ato opidho yien, to en gi ratiro ,ma onyalo biro tong'o godo yiendeni kaponi en gi dich moro kata kaka mar bawo monyalo gedogo, Aeto iyudo ni sama otong'o yienni, ok obi tiyo gi omenda nikech mano mare. Aeto iyudo ni yien nigi ber mang'eny nikech sama opidhe cha, to jo sayans wacho ni okonyo e ywayo koth, manyiso ni piny ok bi tuwo e kinde malach nikech yiendeka biro ywayo koth koro koth biro bedo kachwe e kinde ma owinjore, aeto iyudo ni sama kata ng'ato ool, to onyalo dhi yweyo e tipo mar yienni, to kopogore gi mano, onego obedni jalo mobiro tong'o yien, onego obed ni sama otong'o yien achiel to opidho yiende ariyo nikech ma eni biro konyo e neno ni yiende nitiere kinde duto.

Kae wan kod geche ma obaw otese mondik ni Kemsa e ng'egi aeto bath gechegi wan kod ot moro maduong' ma kipacha to onyalo bedo ni en e kampuni mar Kemsani. Koro gimomiyo kampuni ni nikod nengo en ni ong'iyo weche mag thieth e pacho ka, nikech iyudo ni mokwongo ka olos yath, to nyaka okwong okal kae ma pime ni yath molosini rang'inyne chalo nade to bende ober gi ngima dhano, aeto bang' mano, yedhe gi ka oselosi, kaponi olosgi mang'eny tinyalo kan gi e iye ka, aeto bende iyudni seche moko kaponi nitiere gige thieth moko ma odonjo koa e pinje maoko, tibiro kwong iketogi kaendi aeto piny owacho ng'iyo ni ute mag thieth okoso ang'o, aeto bang'eno gibiro tiyo gi gechegi, gi gechegegi ka giting'o gige thiethgi kaachiel koda yedhe ka gikeyo e osuptende kata e ute mag thieth mondo omi okony jopiny e yore mag yudo konyruok kapo ni gin gi tuoche kata gin gi midhiero moro.

Gimabiro e pacha kaneno gima kama, gin riwruoge ma osebedo ka siro jogo man kod ng'ol mopogore opogore. Aeto iyudoni riwruogegi thothne jothoro kendo ne jogo man kod ng'ol mondo gin bende giyude thuolo mag tije kata gibede ka inenogi kaka jok mamoko maonge kod ng'ol. Aeto gimabiro e pacha en kit kaka dhano nigi ng'ol mopogore opogore. Iyudoni ng'ato nigi ng'ol e tiende ok onyal wuotho, jok moko wengegi, jok moko bende nigi ng'ol mar ng'etgi iyudo ni ok ginyal wuotho matir, kata samoro wigi, pachgi ok ti maber ahinya. Aeto iyudo ni jogi duto samoro gin wedewa kata osiepe kata jirende, tiyudo ni nitiere ng'ol moko mayudo ji e dongo kaka kuom ranyidi ng'ato oyudo ajali tiende otur, koro iyudono jok makamagi, pod gin mana dhano, koro gimabiro e pacha en ni ok onego obed ni ikwedogi nikech gin be gin gi ratiro mar timo gikmoko kata yudo thuolo mag tije kaka jomoko.

Gima timore kae, en ni nitie puodho ma duong' ma japur opuro, kendo oyao ohula, okunyo bugni moko manyalo tero oula ka po ni koth ochwe magolo pi e puodho ka. Aeto japur ni ochako oketo pibe moko e puodho ka manyalo keonye e koyo pi ndalo ooro. Iyudo ni seche moko chieng' nyalo rieny ma loo tuo aeto iyudo ni nitie kothe moko ma oluoro chieng' ahinya, ka chieng' orieny kata mana juma achiel to iyudo ni gisechako mich ma gi tuo magi thoo. To sama gima ka ma timore, iyudo ni obedo lal ne japur koro japur kosengeyo gima kamano, to ka en gi omenda kendo en gi thuolo mar timo kama, to iyudo ni oketo pipe mondo okonye e keyo pi e ndalo ooro. Aeto gima chak timore iyudo ni sama koro koth chwee to pii ok nyal bedo mang'eny e puodho kata ka ogudore nikech oseyawo ne gi ohula kendo ohula go biro tero pi oko mar puodho.

Gimatimore kae en ni jotelo owuok oko mondo owuo gi jofwambo ka lero samoro wach moro ma ni e chunygi kata manie pachgi kata madegiher mondo otimre aeto uyudo ka sama gima kamaeni timore, to thothne iyudo ni onyalo bedo ni en kaka koro mae en kweth ma oketo sirikal tesre manyiso ni gin jo opposition ok gin e sirikal, koro giteno keto wang' ,mabith ne gik ma sirikal timo ma kaponi sirikal otemo ni timo gimoro marach to giwuok oko kendo gikwedo, kendo gitemo ni gichung' gi jogo masamoro piny owacho otimo negi marach, aeto sama gima kama timore, tiyudo ka jofwambo bende temo ni mondo oke wechegi kaka nyalo re mondo ji man kwonde ma opogore opogore oyud lendoni kendo gin bende gibed gi ng'eyo gimatimore kata gimadhi mbele mondo gin be gimany gima ginyalo timo.

Gimabiro e pacha kaneno gima kama en yore mag pur kendo kod ohala, iyudoni jopur thothne jotemo ni mondo gibed machiegni gi puothegi mondo gine kaka puothegi timo, gik madwarore mondo gitim e wang' sa, aeto iyudo ni thothne gihero tiyo machiegni gi jok moko nikech seche moko inyalo yudo ni gin gi kwonde mag puro malach kata mang'eny ma kapo ni gin kendgi to ok diginyal, koro chuno ni nyaka gimany kony kuom jok moko mondo tije gigi odhi maber, aeto iyudo ni seche moko jok moko tiyo gi lony manyasani mondo omi oland tijegi mondo omi giyud chiro moyarore kata chiro maduong', Iyudo ni seche moko gigo picha giketo e facebook kacha kata giketo e whatsapp kata samoro giketo kata mana e gaset, koro iyudoni ji man kwonde mopogore opogore biro ng'eyo ni gima kama yudore kama kama, kendo koro gibiro biro manye to maeni biro chiwo ohala ne japur man kod mwandu molandi.

Gimakelo mor kae en chiemo nikech alot mane puodhoni en chiemo kendo ok bi chame gi ng'ato achiel nikech ong'eny, ibiro chame gi ji mang'eny mowuok kwonde ma opogore opogore, kaeto chiemo en ngima ,manyiso ni kaponi ng'ato ok nyal yudo chiemo, to ok obobibedo mangima nikech chiemo ema miyo ng'ato teko, chiemo emamiyo ng'ato donjgo, chiemo emamiyo nyaka ng'ato bedo kod remo, manyiso ni chiemo ka onge to ng'ato ok nyal bedo mangima, mano gimoro achiel makelo mor. Gimachako kelo mor en yore ma ji tiyo godo e timo ohala ,iyudoni sama ng'ato opidho chiemo e puodho kama, tiyudo ni ng'ato biro biro, ja ohala moro biro biro mondo owar mwandu ma ng'ato ni godo e puodhoni, manyiso ni sama ng'ato oyudo tich moyalo timo, en mor ikech sama iseyudo tichni eka inyalo yudo pesa, sama pesa onge iyudo ka kata ng'ato nyalo chiemo onge to sama gik moko ma midhiero machalo kamagi ni e ot, ng'ato ok nyal bedo gi mor e kit ngimane.

Gimabiro e pacha kaneno gini en ute mag thieth mayudore e alworawa. Iyudoni utegi konyo ahinya seche ma ng'ato oyudo midhiero, nikech two en gima donjo apoya nono, to sama odonjoni waketo genowa duto te kuom lakteche mayudore e ute thiethgi. Koro gimachako biro e pacha en tigruok ma jothieth yudo nikech mondo omiyo ng'ato obed gi lony e thiedho tuoche manie dend dhano, nyaka okal e tiegruok moro mobede gi lony mowinjore. Gimachako biro e pacha en yore mag nyuo kata mag konyruok nikech iyudoni e ndalo machon, ji ne dhi ka nyamrerwa. To iyudo ka thoye koda tuoche bende ne ng'eny. To sani iyudo ka nitiere yiedhe ma inyalo mi jogo matuwo kendo konyruok mar mine ma yach bedo maber kendo thoye mag nyithindo matindo dok piny. Gimachako biro e pacha en chuny malakteche ni godo. Iyudo ka nitiere dakteche moko machiwore ahinya e tijegi kendo gitiyo ne

Kaneno gima kama, gimabiro e pacha gin ute ma oyaw mag ohala. Iyudoni ji oyawo ute mopogore opogore kalwore gi ohala ma gitimo. Jok moko oketo mashinde kata charan mag tweng'o mondo gitwang' godo lewni kaka yorgi mag yuto. Jok moko bende oketo dukni, jok moko bende oyawo kwonde ma ilose dimbe kata ma ichajo e simbe. Aeto jok moko bende oyawo kwonde moko ma inyalo use kong'o gi gigo mamero ji, aeto iyudo ka jok ma ogero utegi kendo ochiwogi ne jo ohala bende yudo yuto nikech giko dwe ka giko dwe, jok ma oyawo ohala e utegigi miyogi omenda. Gimachako biro e pacha en rochruok mar arita kwe ma samoro timore nikech iyudo ka nitiere kwonde moko mag ohala machiwo pesa mang'eny. Koro iyudo ni sama gimakama timore to nitiere jok moko manigi paro maricho mar geto jo ohalagi kendo mayogi mwandugi gi omenda ma gisetiyo matek ma giloso.

Weche man kod nengo kae en ni mokuongo en ot ma oger. To odni en mondo mi ogere oti gi mwandu mang'eny. Oti gi kidi kata ka en matafari. Aeto iyudo ni oti kod simiti gi kuoyo. Koro omenda otiyo kuom ng'iew gigi te. Nyaka fundi mogero odni ochul. Drisni mag kiyo moketi ochul manyiso ni oti kod omenda. Aeto iyudo ni nengo machielo ma en godo en ni ochiwo chiro ne jogo mane lose. Kata ne jogo mane ongiew gik mane ilose godo kuom gi nikech gimoro kaka matafari iyudo ni jalno mane nigi matafari noyudo chiro ne matafache gi gik makamago. Aeto iyudo ka ndiko kata jalno mondiko weche mondike korot gi bende mano mana omenda. To koro nengo maduong ma engodo en ni en od thieth. Manyiso ni sama ng'ato nigi chandruok moro e dende kata ka ng'ato winjo ka ngima ne ok ber tonyalo limo od thieth ma kaeni mondo mi ongi ane fwech chandruok mani e dende kendo miye yethe moko manyalo konyo gayo kata manyalo thidho chandruok ma en godo no.

Kae wan kod jotelo ma obedo. Kendo kama gibede ni chalo ni en kamoro ma romo moro otimore, kata onyalo bedo ni en doho ma koro iwinjo bura moro ma. Kaendi wan gi jatelo ma achiel kuomgi en Okia Omtata. To en jalo ma ong'ere kuom kedo ne ratich oganda. Iyudo ka thothne ochung' ne adieri, kendo otemo ni mondo gigo maricho okwedo, ma otemo ni ratiro oyudore ne jogo ma samoro ne oroch ratichgi. Aeto iyudo ni sama ji nie doho, kata samoro sama ji nie od bura to iyudo ka samoro nitiere weche moko ma samoro ng'ato nyalo somo e wadgi paro. Koro sama gima kamae timore iyudo ka gimedore paro kendo gimedore rieko ma ginyalo konyore godo, kata ka po ni en wach mar siro bura moro kata wach mar chwalo agenda moro, tiyudo ka gichwale, kagin gi teko kendo ka en gi rieko mathoth. Koro nyaka ji losi mondo

Kae wan kod ot. Odni nitiere andika moko ma ondiki ni en ot mar Harambe kendo en kama mibadhi ok dware. Koro weche man kod nengo ka. Harambe mokwongo nyiso ni en bedo kanyakla. Manyiso ni osiro, en kama siro kanyakla mar oganda. Aeto iyudo ni sama ji obiro kanyakla to gik mang'eny timore. Achiel kuomgi en dongruok nikech sama ji wuoyo to gimedore paro. Aeto kata ka po ni nitiere solro moro mar omenda, madwarore to ginyalo timo solro no mapiyo piyo ma omenda yudore ma gimoro timore. Aeto iyudo ni sama ji obiro kanyakla ma oloso ma owinjore e gimoro, to iyudo ni gitimo gino. Kaka kuo ranyisi um nitiere kama owachni ni harambe kaendi kelo ji kanyakla mondo kik akweda moro bede. Ni kata ka po ni im ja dhoot mane to akweda ok bi bete. Nikech irito ng'i ni uj ji ute, ok bi ngi ni ia e kabila moro. Ka thuolo mag tich oyudore to ibiro mi ji kaluwore gi lony magin godo, kaachiel koda tiegruok.

Mae en tich mar olo fuel e mtoka, koro gige tich ma nyaka ng'ato bed godo mokwongo en ni nyaka ibed gi pesa mang'eny, manyalo romo timo tijni. Aeto mar ariyo nyaka ibed gi kama oger ma inyalo olnie mahuta aeto iuso ne ji. Mar adek nyaka ibed gi masin, awachni nyaka ibedgi stima mabiro konyo e goyo mafutacha koa piny kakele malo mondo oolre e mtoka. Aeto bende nyaka ibed gi gikmoko machalo kaka kata gik ma inyalo ti godo e golo, e olo mafutacha e mtoka. Aeto nyaka bende ibedgi account ma ,nga't ma onge pesa aching'e lwete, nyalo oroni e pesa kaponi en gi pesa e simu kata kaponi en kod pesa e bengi. Aeto gimachielo manyaka ibed godo. en ni nyaka ibed gi jok manyalo konyi tich nikech seche moko tich nyalo bedo mang'eny. Aeto be nyaka ibed ng'at mawuoyo gi customer

Gimabiro e pacha kaneno gini en pith mar mariewa. Iyudo ni mariewa inyalo pidh kata ei bando, ka bando osebedo madongo makoro ochiegni kaye, to iyudo ka ipidho mariewa e iye mondo koro ka igolo bando to inyalo dong' gi mariewa tidoye. Aeto kosedongo inyalo miye ndalo moko manyalo romo kata dweche apar gachiel mondo oikre. Aeto bang' mano to ibiro gole e puodho, inyalo pure, ipuro tiende mondo igole kata inyalo pudhe. Koro luwore ni in gi teko maromo nade. Aeto kendo gimabiro e pacha en kaka itiyo gi mariewa e alworana. Nikech mokwongo mariewa inyalo ti go ka eka en magomba, inyalo yiedhe mondo omi oti kode kaka giminyalo madhogo kata chae. Aeto bende inyalo rude, igolo ng'eye moro molilcha, to pote maiye matek cha, itong'ego, ichathego matindo tindo kaeto imoye, bang'eno tibiro rege kosetuwo tiloso kode mok nyuka.

Kae wan kod ng'at moro, mariembo ndiga to kendo e ndikeni otweyo mwandu moko e piere kanyo. Kendo chal ni ogo ohala mar ting'o gikmoko kotiyo gi ndiga. Koro giminyalo ti godo mopogore gi ndiga achiel kuomgi en apiko, kopogore gi apiko, ng'ato bende nyalo tiyo gi tuktuk, onyalo kawo mwandune oso e tuk tuk kanyo to terone kama odwaro ni mondo odhiye. Kopogore gi ,mano, ng'ato bende nyalo tiyo gi gari, nitiere geche aila mopogore opogore, kaka ,bus, nissan, pick up, lorry. Koro luwore ni ng'ato nigi msigo maromo nade. Koro ma nyalo konyi mondo iyier giminyalo tiyo godo. Aeto kopogore gi mago te, bende wan kod mkokoteni miywa gi punda, koro kain ka en gi mwandu moko mang'eny to samoro kamidhiye ok bor ahinya, tinyalo tiyo gi mkokoteni, to ting'oni gige nigo ma dhi terni kama idwaro ni mondo ochopnigi kendo man gi, mana gi kwe.

ma eni wan kod romo moro mar jotelo kendo gitemo loso ewi weche moko ma samoro mulo ngima jokenya kata mulo tije gi ,koro an ahero welo machalo kamagi nikech sama twak nitiere to oketo oganda bedo kanyakla kendo gigolo pach gi to ka ng'ato osegolo pache kaponi nitiere gimoro mane ng'ato paro kuom wadgi marach to kang'ani oselero korka kore kaka gik moko nobedo kata kaka oparo, tiboyudo ni nyiego moro mane nitie kata ich wang' moro mane nitiere cha biro rumo, aeto gimo miyo achaka hero romo makama gi en si sama ji oromo tiyudo ka iloso weche kata kaponi ne nitiere dhaw kuom ranyisi ndalo mane nitiere dhaw e pinywa mar kenya to Raila nodhi omosore kata gi uhuru Kenyatta kata odhi omosore gi mwai Kibaki ,iyudo ka kwe nobedo ji nochak odoko winjore ,jok moko bende noyudo tich gi gik machalo kamago ,koro en gima ber mondo ji obed kanyakla.

Gimatimore kae enni wangi ng'at moro ma obede ofis kendo eng'eye kanyo nitiere otas moro ma ondikni en ekampani kata kampuni moro mar sukari. Koro kaka obedoni chalni engi twak moro kata jofuambo olime koro temo dayo dhoge eweche moko masomoro timore ekampunino kata miparoni nyalo timore. Koroo iyudoni sama gima kama otimore to nyaka obed gi ler kuom weche matimorego monyis jopiny ma kaponi nitiere wach moro marach mane wachore ewi kampunigino to onyalo wachoni ni en adieri kata en miriambo. Tokaponi en adieri to onyalo onyalo lero jopiny ni ere kaka gitemo kata gitiyo mondo gigol weche maricho matimore ekampunigo To kaponi negin wach mag miriambo to obiro lero jopiny weche ma adieri ma opogore gi mamiriambo mikeyono. Aeto iyudoni jopiny biro medo bedo giyie kuomgi kagiwacho adieri.

Kae wan kod yiend olemo mar maembe. To gima ang'eyo kuom olemo mar maembeni en ni mokwongo en chiemo minyalo cham. To kopogore gi mano, olemoni inyalo ti godo mondo omed roteke mag del, mondo kaponi kute moko makelo tuoche odonjo e dend ng'ato to dendno nyalo kedo gi tuochego. Aeto mar ariyo mang'eyo en ni it maembe, it yiend maembegi inyalo ng'wedi kendo mariw gi it yiende moko malos godo yath manyalo tiyo, minyalo tigodo e thiedho tuoche kaka orienyanja, gi kata weche madok korka mag nyuol koni. Aeto gimachielo bende en ni sama yienni odongo kama, to onyalo konyo e kelo tipo e alwora, nga'to nyalo yudo tipo moro sama chieng' rieny ahinya to oyweyo. Aeto bende iyudoni sama en e alwora kamae to oketo alwora bedo majaber.

Gimatimore kae en gi wan, en ni wan gi ng'at moro ma oketo simu e ite manyiso ni owuoyo gi ng'ato. Koro sama gima kama timore, tiyudo ni samoro ng'ato ogo simu kata ng'ato ogochone, kendo giloso e wi wach moro. Kata samoro weche mag tich, onyalo kata bedo ni ng'ato dwa ng'e kaka ngima ng'ato dhi. Onyalo bedo kata ni samoro nitiere weche moko achiel ariyo adek ma otimore ma gidwaro ni mondo gilosi. Aeto iyudo ni kata samoro ng'ato tuwo koro ilere kata olero ng'at machielo mondo gimany kaka ginyalo yudo konyruok e yor omenda mondo gikony godo jatuwono. Aeto samoro inyalo yudo bende ni okowo omenda ni ng'ato, nodwa kowo omenda ne ng'ato to opo ka odhine ng'at machielo koro iyudo ka samoro ogocho kata ne ng'atno kata samoro ogocho ne jo safaricom, mondo omi okonye oyud omendane cha. Kendo ochak oor ne ng'at mowinjo oorne. Koro kuom e yo machiek en yo mar tudruok koa kuom ng'ato achiel ne ng'at machielo.

Gima biro pacha ka aneno gima kama, gin yore ma oganda tiyo godo mondo mi olos yore kama yoo onge. Iyudoni seche moko nitiere yoo mang'ado but aora kata mang'ado eyi aora too koro chunoni sama koth ochue tokoro yono dinore makata pii makata koro mtoka oknyal kalo. Koro iyudoni kuonde machalo kamagi ilosonegi daraja mondo okal geche okalgi malo sama pii kalo gi piny. Gima chak biro epacha, en omenda mapiny owacho golo mondo osir tije machalo kamagi. Aeto gima chak biro epacha, gin kuonde limbe ma opogore opogore iyudoni seche moko jok moko aa kuondegi magi dake ka gilimo kuonde mamoko mondo miyo gineye samoro gige moko mabeyo matimore egweng'no. Ka koro sani kae inyalo yudoni kaka piino molno kendo chwerno nyalo bedoni en gima nyalo miyo ng'ato mor. Omiyo ng'ato biro aa kama entie mondo odhi e aluora magik makamagi timore en be one giwang'e kendo ogoye pichni obed mamor.

Gik man kod nengo kae en ni wan gi jatelo ma iluongo ni Mudavadi. Kendo gik mondik kanyo nyiso ni gidwa donjo e riwruok moro mar jo jopiny ariyo, ma en joluhya gi jo kalenjin ma iluongo ni kaleluhya. Koro e bathe kanyo ondik gimoro ni fake manyiso ni en ok en gimoro mar adier. Koro weche man kod nengo kae en ni jombui kata jok jogo manigi lony e tiyo gi weche mag mbui nyalo golo weche moko kata nyalo ndiko weche moko ma ok adieri e wi ng'ato. Aeto iyudo ka johera mar ng'atno nyalo chako ndiko gimoro ,ni, ma imedo e wi wach gima ondik e wiye kanyono. Koro chutho, gimatemo bedo gi pek eiye kae en yo yo ma itiyo godo gi mbui. Iyudo ni jomoko tiyo gi mbui e yo marach mar ketho nying jowetegi kendo yanyogi to ma nyalo miyo omakgi ma

Gimatimore kae en ni wan gi jalo ma owuok e ofis matiyo gi weche mag m-pesa kokalo e lain mar safaricom kendo oromo gi jogo mamoko matiyo gi lain mar safaricom kendo ma chwalo omenda gi kagitiyo gi yo mar m-pesa. kendo ineno ka otiyo gi simbe mar ong'we yamo ka otemo tang'o negi gimoro, manyiso ni otemo miyogi tiegruok e wi samoro kaka onmego obed ni gitiyo gi simbegi kata gitiyo gi laindegi mag safaricom e kowo pesa kata samoro e golo pesa. Aeto inyalo yudo ni samoro bende omiyogi tiegruok mondo omi gititre kaka jogo matiyo gi lain mar safaricom e yore mag m-pesa mondo kik kwalgi nikech sani achije moko osewuok oko kendo gimayogi pesgi mane lain ka giwuondore kata ni gioroni pesa iwdok negi kata seche moko gigocho ne ng'ato ni oyudo pesa moro koro oor pesa moro mondo oorne pesa moro ma oyudo e tugocha.

Gimabiro e pacha kaneno gini en chenro moro manowuok e pachoka maniluongo ni worldcoin. Ni ng'ato ne dhi to keto wang'e e masin moro koseketo wang'e e masin moro kanyo to ichule pesa, koro iyudo ka bang'eno to nobiro fwenyore ni jogi mokwongo onge ndikruok mora mora mane gindikore gi piny owacho ni gidwa timo gima chalo kamaeni e pacho ka, aeto gimachielo kendo mabiro e paro en kaka jok mane osetang'o wengegi e masinni ne ywak ni wengegi koro nigi chandruok, samoro ni wengegi ni ilogi, samoro ni koro ok ginen maber. Aeto midhiero koro nodhi obedo mang'eny. Gimachako biro e paro en tije matinde owuok ma samoro ok gin tije mag adieri kendo giwuondo oganda, kagisewuondo oganda to gikelo chandruok nikech koro midhiero mar pesa samoro jok moko onge gi yo mar yuto, koro gineno ni kagiyudo yo moro maginyalo yudo godo pesa moro matin, to giringo ka gidhie kendo mapiyo.

Kae wan kod kweth ariyo, kweth mokwongo en mar jago picha, onyalo bedo ni en achiel kuom jafwambo gi keyo. Mar ariyo en jarit kwe kata anyalo wacho ni en polis nikech oting'o bunde. Koro gimabiro e pacha kaneno gima kama, en luoro ma jopiny bedo godo sama dhawo owuok, aeto iyudoni sama dhawo timoreni mwandu mang'eny kethore. aeto gimachako biro e pacha en ni ji mang'eny tho e seche machalo kamagi sama dahwo owuok, iyudo ni jok moko ichielo gi magina, jok moko igo gi jowetegi, aeto hinyruok bedo mang'eny ahinya, aeto gimachako biro e pacha en lal mar tije nikech sama dhawo nitiere kata sama tulo omuoch iyudoni jo ohala loro kwondegi mag ohala manyiso ni chieng'no ok gidhi tiyo bende ok gidhi yudo omenda, aeto iyudoni sama tula owuok jok moko kata achuje moko thoro turo dukni makwal mwandu makoro gidong' ni ,jodukni go dong' ka ywak ni asara ema giyuo moloyo yuto.